Pith mar apuoyo en tich matek ahinya kendo ok ahere kata matin nikech odwaro sa mang'eny kendo odwaro ni ing'iyo apuoyo e yo maber kinde ka kinde monego bedni gichiemo, onego bedni giyudo pi e yo maber kendo onego bedni iweyogi be gibedo thuolo maber. Gidwaro nafas maduong' ahinya kendo kata ndalo moko inyalo yudo ka giketho cham kapo ni owegi nono ma okotwegi kata ginyalo ringo ma gilal. Mano emomiyo ok ahero tijni.

Gimokwongo mabiro puonjo ng'at ma dwaro pidho apuoyo mokwongo, abiro nyise ni oger hot maduong' maber manyalo romogi maber kama gibrodake magibroninde maber. Mar ariyo, nyaka omany kama obiroyude apuoyo maber mangimagi ler madongo madichwo gi madhako mabeyo. Mar adek, nyakobed gi chiemo maber mobiro miyogiga kinde ka kinde nikech apuoyo nyaka mi chiemo. Mar ang'wen, nyakolos gik maber mobiro ketonigi e pi magibiro modho mondo ngimagi obed maler.

Ber miyudo kuom pith mar apuoyo en ni gin gi nengo maber. Apuoyo inyalo usi kendo kelonwa pesa kinde ka kinde mwaterogi e chiro. Mar ariyo, koyang'gi to gimiyowa ring'o, gin gi ring'o mamit ahinya kabisa, kendo mar adek apuoyo en lee maber ahinya kendo jomamoko ohero kanogi kendo ritogi e dala, gikelo sifa maber kendo gikelo mor ahinya.

Tijni oselokore kamae alworawa, tinde ji mang'eny okpur gi lwetgi. Gimokwongo, tingni madongodongo osebiro mitiyogo e pur kendo mar ariyo, kata ji mang'eny nekech nitiere gi puothe madongo dongo giketo yath manego buya mondo kik gisik kagidhi e puodho kagitiyo gi teko mang'eny ahinya e puothe ka gidoyo cham. Gitiyo gi yadh buya manego buya te kendo gipuro gi tinga kinde ka kinde mar ndalo mar pur kata ndalo mar komo. Mae oselokore ahinya miyo tinde ji mang'eny okdhi e puodho gi jembni.

Pith mar alode kaka skuma gi kabich itimo kamae e alworawa. Ipuro puodho maber kendo ikete manyiwa moromo kaeto bang'e ibiro pidh alot maber machiegni gahora kendo kagiseti maber tibiro pudhgi matindo matindo tipidhogi achiel kachiel e lain mowinjore maber. Bang'e ibiro many jomong'eyo tij puodho maber kendo biro doyogi maber kagisebet madongo. Idoyogi mondo kik buya kethgi, bang'e ibiro spray, ibro go yath maber e puodho mondo orit alot kik kudni moro amora manyalo ketho itgi donjie.

Tich mar pidho anguro nigi nengo e alworawa nekech ji mang'eny ong'eyo tiye maber kendo anguro nigi pesa ahinya. Gikelonwa ring'o kwausogi kendo gimiwa pesa kwaterogi e chiro. Ma en tich maber ahinya nekech ok gikaw space maduong' ahinya kendo chiembgi be yudore machiegni. En pith maber kendo en gi nengo ahinya e alworawa.

Riwruok maok ma piny owacho mar red cross aparo ni ema osekonyo jo Kenya ahinya e kinde mag midhiero. Mae en nikech red cross konyo seche duto ma masira omako jokenya kata ka nitiere ofula kata pi katero ji, red cross emosebedo ka konyo ji ahinya. Masira moro amora mar ndara kapo ni otimore jo red cross mantiere machiegni emosebedo ka konyo jokenya. Mar ariyo, shida moro amora kata chiemo kaonge e kinde ka kinde ndalo oro, jo red cross osebedo ka konyo jokenya kendo gimiyogi chiemo moromogi. Koro awacho kae ni riwruok ma osekonyo jokenya ahinya en mana red cross.

Gini thoro yudre alworawa kendo oyudore ahinya e osuptende mag ji giwegi kata osiptende mar sirikal. Ithoro ti kode ahinya kikete jotuo kitimonegi bero kata kitimonegi nono ndalo magin gi chandruok mar del

Gik manyachon mane mag tij lwedo michweyo e gwengwa kata mipayo mokwongo en kaka agulu. Agulu ichweyo gi lo kendo iwang'o maber basto watedogo. Mar ariyo en oluth kuon, oluth kuon ipayo kata ludh jembe bende ipayo. Mago gikma pod itiyogodo e gweng'wa nyaka sani kendo pod giyudore kaka loso jembe iloso kopa mana ludheno.

Gini nigi nengo ahinya e alworawa nikech en gima ber en chenro maber ahinya makonyo ji ndalo ma ji oyudo chandruok. Red cross ber kendo gikonyowa ndalo ma masira omakowa kata obed masira mar apaya, masira mar mach kata masira mar ohula. Okonyo ahinya kendo oreso ji mangi chandruok kinde ka kinde.

Tuo mar nyaldiema oken tuo maber. Emomiyo kapo ni ng'ato nyalo paro ni en go, gimonego tim mokwongo en dhi osuptal. Osuptal en kumaber ahinya nikech gimibiro timne mokuongo en pim. Bang' pim, inyalo mede pi kaponi oyude gi tuo mar nyaldiema kata ibiro miye yath manyalo konye kendo chungo diep no.